Wambere yateithirie irio ciakwa kũgĩa na hinya mũingĩ mũno. Ningĩ nĩ yateithirie ũkũria wa mbembe, nĩ ya tũmire ciongerereke na rate ĩngĩ ya iagũrũ mũno ningĩ nĩ ya teithĩrĩirie mbembe ciakwa cĩkĩgĩa na hinya cikĩruta nginya cikĩongerera maciaro macio. Nginya niĩ mwenyewe nginya ngĩona umithio wayo.

Kũronekana nĩ andũ erĩ na me na gĩkeno kĩingĩ muno. Na ũkona ũmwe nĩ ta wĩra aheo, kana nĩ ta kĩndũ ahotana. Ena gĩkeno kĩingĩ, rĩu nĩ kũheo araheo akĩĩrwo, agĩ karibishwo . Tokorwo nĩ wĩra ahotana, kana nĩ kuongererwo ongererwo cheo tondũ nĩ ahota gũtorania kana tokorwo nginya nĩ wabici yake araneo, kana handũ atũraga arũagĩra no ehotanĩra.

Ni harĩ macini cia gũthima ũrĩmi, ningi nginya andũ ni mahũthagĩra mĩthemba ĩngĩ kuona, kana irio icio no ciagĩre hau. Ningĩ tũthimaga ũnoru wa ũrimi na indo nyingĩ tondũ nĩ ũmenyaga kana tĩri ũcio nĩ mũnoru na kũhanda irio mĩthemba ĩrĩa ũkũhanda. Ciagĩra hau ukamenya nĩma handũ hau nĩ hagĩrĩire kũhandwo kĩndũ kingĩ, nginya rĩmwe ni tuonaga mũthemba wa tĩri, nginya colour ĩyo ya tiri nĩ yonanagia ũrĩa tĩri wigana kana ni mũnoru kana ti munoru.

Tũhandaga nyeki ĩrĩa ĩkũhota kũnyitĩrĩra tĩri ũcio. Ningĩ tuhandaga mimera ĩngĩ ya igũrũ ĩrĩa ĩtũmaga tĩri ũcio ndũgathame. Ningĩ rĩ mathĩna marĩa tũgeragĩra namo nĩ ta maya, tondũ nĩ kuraga rĩmwe nĩngĩ ũgakora kĩndũ kĩu we ũragũra kĩrĩa gĩbatiĩ kũrigĩrĩria nĩ gĩgakorwo kĩna goro.

Tũrona andũ makĩonio kũhuthĩra thimũ, ningĩ nĩ tũrona mokĩte me ta gĩkundi. Nĩ andũ matarĩ mona ũndũ ũyũ o na hanini, rĩu ni magĩte kanya gakuonio ningĩ nginya magĩe ũgĩ nĩgetha mahote gũcihũthĩra na kũhota gwĩkũria kĩmeciria na o na ningĩ gũteithia andũ acio gũkũra kĩhamwe, magakorwo makenete nginya ningĩ kũrirũkia gĩkeno kĩao rĩu nĩ mahotaga gwĩka maũndũ mao wega.